Wore taata olainyiangani pookin loitumiyiai tenkoitoi e my safaricom app, naa itumoki ainoto naa arashu itumoki aatayiolo isaai oshi naasishoi tolduka le safaricom. Kake wore oshi te enaa tolosho lang wore olduka le safaricom naa keasisho akeyie toonkat kumok oleng', neeku wore taata olainyiangani enaa teneyiou ninyiangua zuri, naa itumoki ake aikilikuanu naa eton itu itum, pee iyiolou naa ajo kakwa sai oshi eeasisho ele duka le safaricom.

Wore taata tenadol nanu ena, naa wore entoki nabo nalotu elukunya ai. Naa kadamu esiai enkiremore wendaa nanyai, wore sii inia, naa esiai sidai oleng' teniimbung iltunganak amu wore enaa taata enikidolita tene, naa wore enewuoji naa olchamba iremishoteki, neunishoi, naa wore taata ena daa naa keretisho toonkoitoi kumok oleng', amu itumoki oltungani ainosa ena daa. Naa wore teninya naa ekiret osesen lino toonkoitoi naapaasha, wore sii aitoki iindim oltungani, wore teneoki ena daa naa imirr ake enchoto, naa wore iniakata imirta keeta iropiyani nikira aitijingu. Naa wore niana ropiyiani naa ekiidim aataret iyie oltungani oleng'. Wore si aitoki, wore taata ena daa, naa iindim oltungani aawa ninye alo aisho iltunganak lemee lemaisha eeabori, arashu iltunganak lemedupa. Naa keeku iniakata itareto lelo tunganak oleng'.

Wore taata tenadol nanu ena siai, naa kadol esiai sidai oleng'. Naa wore nai nanu enaiko tenaisum oltungani ena siai, naa tenemeyiolo esiai enkiremore, naa kangas aitodol enikuni teniremishoi, neyiolou aibunga entoki naijo orjembe, wore pee iindip inie woji nikiyiolou endaa nikiun naai tolchamba nikintushul enterit nikintushul olchala, peyie etumoki naa ena terit ainoto fertilizer peyie ebulu endaa ang' aitobiraki. Wore sii aitoki, kaidim naai nanu aisuma oltungani eniko tenitumia emashinini enaa kuna pee itelelek naa esiai enaa enabukokini enkare olchamba, pee mitoki naa ass esiai sapuk oleng', arashu esiai nagol naa eetae isiatin naitelelek esiai naa

Ore taata enabae, nebae etipat oleng, amu ore taata ene enikidolta tene, nore ena naa ormatunta logirai aitayu, aitayu naa tolchamba. Ore etiu nejia, ore egirai aitayu kulo matunda, kitayuni peyai sokoni, ore nakata eyaitai sokoni, na keji pepoi amir, amiraki iltung'anak lopaasha, ore taata tenemiri kulo matunda, naidim oltung'ani aitijing'u ropiyiani kumok oleng, nore nena ropiyiani nekidim iyie ataret oltung'ani, tonkoitoii naa naba anaa napaasha, ore si aitoki, ore taata kulo matunda tenintayu oltung'ani, na idim ainosa, ah keret dinye osesen loltung'ani, amu kitobir osesen lino, neeku ore kulo matunda tenitumoki oltung'ani atuuno, nebae etipat oleng amu ekiret tonkoitoi napaasha.

Ore taata tenewueji na tenijo aingur netiiki olchamba, ore etiiki olchamba na kegirai aitobir eleshamba ana enidolta netuunishoreki na ore taata eleshamba teniunisbo oltungani na ekiret oleng, ore si aitoki nagira aasa tene naketii nkulibaroni nakereuta kila oltungani kulubaro enye, ore ereutae keeta entoki nagirai abukuko eleshamba aa fertiliser arashu era entoki nara ketii akenye entoki naoikitaeele shamba.

Ore taataa enabaye neembaye etipat oleng' temuruang'. Amu ore anaa enidolta tenewueji ore ena tomononi etii olchamba lenye noore taata ele shamba netuunoki imaua. Naore taata kuna maua etuunoki teleshamba naakepuoaretisho tonkoitoi kumok amu ore kuna maua naakeeta iropiyani sidan oleng' teneaku iiwa sokoni arashu iwa olduka aloamirr. Ore taata etiu neija ore kuna maua ore nena ropiani naaikindim aataret tonkoitoi kumok amu indim aisumie inkera inonok arashu indim ataasie atoponai biashara ino, ore sii etiu neija ore kuna maua naa indim ninye oltung'ani aishoo naji oltung'ani lelatia ino arashu oltung'ani akeyie meeta imba anaa ninyorr naakeaku nakata intishipa ilo tung'ani oleng'.

Ore taata teneasisho nanu toonkopisini e Kodi, naa ore teniyou oltung'ani neyioulou atabolo akaount anaa iTax anaa ore naji nanu enkoitoi naimie naa peyie aret nanu aboloki arashu peyie aitadol nena oitoi pooki nayiou naa neyioulou. Ore nabo naa ekeidim atijing'a atabolo esimu enye teneatai esimu enye anaa tenakata esimu entach, paa atumoki taa aitodua inkoitoi pooki naifaa naa nesuj tenewueji e online ashu te internet pee etumoki naa atusuja pee etumoki naa atusuja inwuetin naa pookin naiputi, pee etumoki naa aiputa ena toki enye e KRA pee etum naa KRA enye.

Kore taata ena baye naa baye naibelekenya ltung'ana oleng te nkopaang, amu ore enkiromore nee ntokii naibung'a ltung'ana oleng. Nee ntokii sii neebelekeny' ltung'ana arashu maisha nenyee oltung'ana. Ore taata mbukaa naijoo kuna naa idiim oltung'ani aiteei to lchambaa niloo ayeer arashu niloo ayeeraki nkerra enono naa keaku enia kaata kitaretoo nadoo oleng, amu etuu eloo adumunyee aloo ldukaa keaku olchambaa niloo ake itijing'aa keaku meeta ropiani niminiee neaku siai enkaiik enono ake itaasa. Ore sii aitokii ore taata mashinini naijoo kuna anaa ana nailebunye nkaare ana solaa naa ntokitin naata rerishito oleng amu etaa taata ore kuna mashinini naa egiraa aretisho aes baya kumook oleng te siai eng'irimore, amu kore taata idool ajoo ore egira abukoki nkaare enia wueji naa keitelelek amu miiloo ltung'ani anapuu nkaare to wueji naalakwa neeku ibung'ita ake iyee ena paiip nabool nabukoki elchamba nkaare.

ore taata wuejitin neelamita town naa wuejitin neetorikinshote oleng. naa ore taata eewuo inkampunini naijo noo edtech naa kidim ake aataret lelo tunganak, naa peyie mitokini aing'uaa tesiadi. ore taata eneidim edtech ataas pee internet inkwapi naalamita town naa kidim ake teretoto esirkali, aawaita ntokitin naijo, arashu mashinini anaa nkompuutani, ashu laptops pee etumoki naa iltunganak, lolamita town aatayiolo, matumisi e kuna mashinini, naa keeku ina kata etaretoki kulo tunganak oleng. ore sii aetoki naa ore taata edtech kidim aishooi, arashu aibung'ata onkampunini naijo noo telecom neyiolouni enikunari network ina kop, ore teneeku entoki network teina alo, naa keeku etaretoki lelo tunganak. amu keeku ketum ilomon pookin oba anaa inaayieu, ore sii aetoki, kidim edtech nishooyo arashu, nepik naaji anaa nkajijik arashu isukuulini, nepik intokitin naijo noo wifi peyie etumoki naa kulo tunganak aanotito internet naa keeku inakata etaretoki lelo tunganak oleng.

Wore taata engeno nanu naata naipirta ena kipirta, naa wore tenewuoji naa ketii arashu ketii irbeniak. Wore kulo beniak naa Ile Yara Bela axan lina kampuni akeyieyie. Wore taata kulo beniak naa keeta inkiloi miyai ile, wore eeta kuna kiloi wore tenakata kulo beniak naa kajo kendaa natii arashu emboko napuoi aaun tolchamba.

oree taata irmalimuni pooki le kenya naa neibung'a ena kisuma ee digital toonaa keyiolo sii aitobirai ore taata ena baye neilepunye enkisuma oleng' tolosho le kenya amu etaa taata keetae ninye intokiting' naitumiyai naa aisumare meekure enyamal iltung'anak enaa apa amu ore taata eetae kuna tokiting' naa naitumiyai enaa oree taata ena kisuma ee digital naa keetae enkisuma naitumiai imashinini enaa computer oree naa taata nena mashinini naa keret iltung'anak tee siokinoto oleng' amu kesioki emashini najo ena najii computer aas esiai menyanyikie esiai naas oltung'ani oree sii aitoki oree taata ena kisuma ee digital netareto irmalimini oleng' amu etaa ore inkera naa keyata ketumi airriwaki eesiai enkata pookin naaba enaa natumokini arashu enkata pookin amu keetae naa ena toki arashuu keetae ntokiting' naijo internet naa ketumoki ina kata neno aataret iltung'anak arashu irmalimuni peeyie etumoki aisuma inkera enkata pookin naboo naa natae.

Ore taata ebae naitiship nanu oleng tenasiai, ore enasiai nore tanakata enaa enidolta tene, naa ketii iltung'anak logira arashu ai control emashini. Nore ena mashini, nemashini naisiaga arashu naisiaga akeyie endaa. Ore tanakata enaa enidolta, keyauni ake endaa tolchamba, netumokini naa atubukoki enamashini, ore enamashini nitobir ina daa naa metaa kidim iltung'anak aitumia arashu ainosa, arashu idimi dinye awaita inadaa sokoni naa ashomo atimirr tolduka.

Ore tesiai esirkali oesiai olopeny nagira aitumia ICT arashu technology naa ore tengeno ai nanu naa esiai olopeny naagira aitumia ICT naas esiai sidai ,Amu ore taat enaa enasiai olopeny naa ketumoki iltunganak kumok atodol ena siai amu kegira naa ninche aitumia technology naa ketumokini anoto taaat tenkoitoi einternet . Ore taata tenintumia technology naa itumoki oltungani atipika biashara ino einternet paa ketumoki iltunganak loonkwapi naapasha atodol naa ena biashara ino arashu ainyiangu ntokitin te internet, niaku ore taata, ore taata tenijo adol ena siai olopeny ninye ake naas esiai sidai alangu ena esirkali amu ore taata ena siai olopeny naa teniwoshoki ninye esimu arashu indim ninye anoto namba okulo loopeny lena siai , indim anoto namba enye teonline amu itumia ninche ICT.

Ore taata enadol nanu ena siai, nee esiai sidai oleng naitiship, naa kadamu esiai naa naipirta enkiremore, ore taata enaa enikidolta tene, ore ena naa enkiremore, omuaia, naa ore taata kuna maua idim oltungani taata. Ene wueji naa kidimi aawaita olduka nepuoi Aamir, naa ore kuna maua naa kiyata doi iropiyiani sidan oleng teninterunye biashara, ore sii ae toki ore tenakata imaua naijo tenakata Kuna, kidim oltungani aitayu tene wueji anaa tenakata tele shampa, naa neipotunyeki kulo tunganak neyae nkaipi eboo, naa keeku inakata neyawua biashara sidai oleng naipirta iltunganak loo lubot naapasha.

Ore taata ena bae, naa embae etipat oleng naibung'ita iltung'anak pooki tolosho amu ore taafa enaa enidolita tene, ketii nkishu enewueji. Naa ore esiai oo nkishu naa esiai sidai oleng amu ore taata teniata oltung'ani enkiteng naijo ena, naindim ninye atalepo ena kiteng nilepu kule kumok. Ore nena ale iindim atooko arashu indimidimi aatook ormarei lino naa keaku inakata etareto tenyamali naipirta esumash. Ore ae toki, indim naaji atalepu nena ale, niya olduka alaalo amirr, naa ore nena ropiyiani nitum naa keaku inakata iasie isiaitin pookin naaba enaa iniyieu naa niyieu nijo piintumia. Ore si ae toki, ore tenakata enaa enekidolita tene, naa kegirae aitoti ena kiteng tembeut. Naa ore ena kitotioto naa esiai sidai amu keaku idolita naake enkiteng ino pooki kata naa keeku iyie loitoti esaa pooki naba anaa naa eniyieu

Ore taata sirkali te eibungate olturur le ICT naa kenyokita oleng aret iltunganak lotalamaki arashu lolamita olduka peyie etum naa sininche enasiai taata naipirta digital neyiolou sii ena siai pookin . Naa ore taata eneasita sirkali wolturur leICT naa kegira akikisha ajo itabaikiaki iltunganak lolamita olduka network metaa keeta naa lelo tunganak network naitumia, ore teniaku keeta network naa ketumoki inakata anoto ilomon lopaasha lolu, ingwaa ilubot naapasha . Ore siae toki ore taata olturur leICT ibungate osirkali naa kegira anyok aaku metaa ore iltunganak lolamita olduka naa ketum intokitin naijo isimui enaa kuna entouch tooropiyiani eabori arashu tooropiyiani nalelek naa ketumoki inakata lelo tunganak anoto ereteto sapuk oleng amu ore ena simu naa keret oltungani toombaa kumok oleng.

Ore taata tenaoshki oltungani eingoru enkaji namany, naa ore naaji nanu enangas ajoki naa kangas aikilikuan naa eneyia enkaji nayieu ele tungani, ore aitoki naa kaikilikuan enkaji e budget enye arashu oo ropiyiani naa naabaiki naidim naa atalaa oltungani peyie etumoki naa ele tungani anoto eretoto naa teleleki , ore sii aitoki kaidim nanu atiaki ele tungani pee eingoru nkajijik nnatai enkare amu ore taata teneeku meetai enkare naa ekiyaki enyamali sapuk ,ore sii aitoki nayieu naaji neyiolou ele tungani naa kaliki nkajijik naati ositima pee melotu naa ele tungani anyamalu too nkoitoi naa enaa tenemeetai ositima.

Oree taata inyamalitin naagira irmalimuni aimaa peyiee eibung' ena kisuma oloing'ang'e naa oree entoki naboo naa meeta imashinini ee kutosha oree taata kuna mashinini najito naa imashinini najo inn computer utani arashuu laptops too sukuulini ore taata ena naa keyau enyamali sapuk oleng' amuu keeku naa meetae imashinini naabaiki iltung'anak ore teneyaku meetae imashinini naabaiki iltung'anak naa ketumi naataa arashu ketumi enyamali sapuk naa egirae aisum ena kisuma oloing'ang'e oree sii aitoki oree taata irmalimuni naa metumito intokiting' naiko naa internet oree nena tokiting' naa keeitanyamal oleng' teneaku etalaa irmalimuni amuu keaku naa metumoki aatodol intokiting' naagira aapuo dukuya tee online arashu metumoki aitayu intokiting' tee online ore intokiting' naidim atas peitaduaya ena nyamali naa peyie epikakini arashu peyiee eyakini irmaliumuni imashinini naa kumok nai tosha neitokini sii aapikaki internet peyee etum naa adupore ena retoto

Ore tataa enasiai enkisuma edigitol naakeloaret ilmalimuni lesekondari oleng'. Naakeloaret toonkoitoi napaasha amu ore taata kulo malimuni lesokondari ore ore ata etii ilmalimuni enelakwa naaketumoki naake inkera aisumata amu keata naa mashinini naisumare, anaa nkompyutani naa keaku nakata meetai isaai naagirai aiminie. Ore sii ai toki ore taata kulo malimuni naakeidim airriwaki inkera siaitin enkata pookin nabaa anaa enayou amu keaku naa eatai kuna mashinini edigitol keaku peeyioloi enasiai eteknoloji naakeaku nakata keisaidia ina aret esiai enye tesukuul amu keaku keasi isiaitin aasioki naa tengarake enasiai edigitol.

Ore enaiko technology irmalimuni onkera naa kelo alo aret tonkoitoi napaasha uh ore sii tiae oitoi naa keetae ake entorroni taata e technology tonkera ormalimuni ore entoki edukuya naa kelo ena technology aret kulo malimuni onkera amu kiaku keetae kuna keeku keetae internet nore teneetae internet naa ketumoki inkera ormalimuni anoto imbukui napaasha naa te internet ore inakata naa keeku ilepunyieki enkisuma ore sii aetoki naa kelo aret irmalimuni onkera amu keeku ore teneyieu ormalimui nirriwaa esiai te internet naa ketumoki ake airriwaki inkerra poki kata naa nayieu naa keeku inakata ina kitelelek esiai metaa kesioki inye nana kera aas nana siaitin naa naishooki tesukuul.

ore nanu naa kaitumia taata arashu kaidim nanu atushuma iropiyiani naata teintanet amu oree taata enoitoki intanet naa itum oltungani iwojitin kumok oleng nitum naa atushumie iropiyiani inonok amu keeku keetai enaa imbenki naaas online naa itumoki naa taaata aitayu ropiyiani inonok esaa nabaa ena eniyiou naa itumokii s9i atipikaa esaa niyeu amu keeku naa iyie ogira aitore ena siai naa ino te internet oree taata ena siai e internet naa ore tenishum taata ropiyiani na kelelek tiakata neponari nena ropyiani inonok tenkaraki naa eisai e rate

ore taata technology naa kelo atobir eramatare naibung' orkuaak, amu ore taata orkuak naa entoki sidai oleng teneibung iltunganak pee mitoki naa angamu irkuaakin loo loreren. ore taata entoki naibelekeny, technology torkuaak, na keku ninye ore taata too simui anaa ninye entaach, naa idim oltungani atodua ajo kaji eesita iltunganak loo loreren loopasari, naa itumoki inakata atodua orkuak lenye.na itumoki. ore sii aitoki itumoki taata atoduai iltunganak naa anaa, tenaata ile nkutuk inyi. ore orkuaak loibungita taa koloshiake linyi, naa itumoki naa oltungani aibnga orkuaak lenye amu ingira aduaya irkulie. enesita, ore sii ae toki ore taata technology naa keret iltunganak oleng amu, keeku idol arashu, idim atayiolo irkuaki lisuj anaa atayiolo irkuaki linyi.

Ore taaata esidano naimu tanaaku ormembai lolturur naa ore iltururi naa impaa sidan taat naaretito iltung'anak oleng neeku ore taata iltung'anak loolubot naapasha naa kegira ake aiteru iltururi loopaasha ore taata tanaaku ormembai lolturur neeku naa katum ilomon kumok lele turur Lebanaa natii ore sii ele turur naai lang naa kaidim naaji atareto nanu arashuu atareto lilae membai amu kelelek naa ajo ore enkipirta ele turur lang naa peyie kilepunyie nikireto iyiok maate neeku naa ina ormembai naakeku naa anoto arashu katum ereteto sapuk oleng ashu kaishooyo siinanu iretot kumok naatoonkuldo lulie membai lininterutua olturur tenebo.

Ore taata tolosho le kenya naa keetai ilaleta loong'uesin tolosho le kenya toolubot naapasha ore taata enaa olale obo naa keetai olale le maaashai mara ore kulo aleta enaa olale le maasai mara naa meeta eng'ues nemetii ketii irng'atunyio netii irkanjaoni ongulie ng'uesin kumok ,ore taata kulo aleta naa ilaleta oogira aaret iltung'anak tolosho amu ore kulo aleta naa tenepuonu iltung'anak loolubot naapasha adol kuna ng'uesin naa kelak peedoli kuna ng'uesin naa ore elakita kuna ng'uesin naa kepuoi iltung'anak toonkoitoi naapasha

Ore taata oltung'ani, naa indim atipika kewon enyamali, eimu ilkulie tung'anak. Metaa tenindim oltung'ani aikuna pee ipik kewon enyamali, naa tenejing' arashu teninteru asukeny iltung'ana, ainyalaki iltung'ana ilomon, naa ekeyau inakata ekiyaki enyamali . Ore si ai toki, teninyal oltung'ani, naa keaku Ina kata eyaka kewan enyamali amu indipa naa ainyala ilo tung'ani naa kelelek kinyalaki siininye, arashu eibung' sininye lelo omon linono tentoroni, naa keyaku Ina kata iyaka kewan enyamali sapuk oleng'.

Ore tenanu naa ore elaata e M-Pesa welaata enkadi naa ilaat are naapasha. Ore taata terishata nikitii naa eibung'aki esiai e digital arashuu elaata e digital naa ore taata etiu nejia ketumoki oltung'ani atalaa te M-Pesa, ore elare e M-Pesa naa kelelek amu ore taata tenetii oltung'ani lolakwa naa keyieu kuna ropiyiani neme peeidumunye adumunye alo enalakwa peeitumoki anototo iropiyiani. Ore eetai ena siai e M-Pesa naa ketumoki ake oltung'ani atoduaki oltung'ani enkoitoi etii ewueji nebanaa enetii naa keitelelek ina keta ake ina esiai ore sii ae toki ore taata ena siai e M-Pesa naindim oltung'ani aitayu iropiyiani inonok esaa enaa eniyieu poooki kata niyieu indiim sii atipik esaa pooki mebanaa amu iyie naa logira ashu iyie loitore ena siai empesa ino.

Ore taata kuna masaa e digital naa naa meeta entoki nimitum oltung'ani naa naipirta esiai e digital ore taata teniata emashini naijio computer ashuu laptop naa indim oltung'ani ataasa esiai ino pooki kata niyieu arashuu indiim anato lelo omon olbanaa iliyieu pooki kata amu iyie naa ogira ai control arashuu aibelekeny naa enaashini ino ore sii taata tenkisuma arashuu teng'eno emakewon naa indiip oltung'ani anoto imbukui arashuu ashuu indiim aiteru entoki niyieu niyiolou nikimpirta iyiee arashuu naayie ake openye ooyieu neyiolo naa indiim anoto ena teeyie amu itumoki aisuma te internet naa neeku itumoki atareto kewon metii eretoto elikae tung'ani.

Ore taata elaare oropiyani eserkali na kidim ailepunye esiai enkitobirata orbaribarani tenkopang oleng amu ore taata kunaropiyani eserkali na indim oltungani na indimidimi na aiterunye inasiai enkitobirata orbaribara naa keaku naa ore teretoro eserkali neaku intobira na ilobaribara niretirete si metaa indimidimi na metaa ashom ingua ewoi nabo amu etisadana orbaribara.

Ore taata eimu mutandao naindim oltungani ainoto ashu aisileno ropiyiani, na ore taata teninko tenisilenu nona ropiyani na indim ake aisilenu nai ata tentoki ino ana e mshawari te empesa ino ,ore teninko tenitum nona ropiyiani na ilo ake mshwari pa isilenu nona ropiyani naekitumoki nona ropiyani ataret na tonkoitoi napaasha.

Ore taata irorwat nayaita lopisani le county egarisa peyie itayiolo loopeny nkajijik omali peyie elak kodi na tenaaku ketae ake ore taata kulo opisani na kegora aishooyo erishata naje ashu kegira aitayiolo ltunganak naa ntarikini nalakie na kuna ropiyani eushuri, ore si aitoki ore eserkali na kegirai taata ainguraa ore kulo opisani nakegira ainguraa aitalak kulo tunganak ata na kelak ropiyani akiti pemeaku na kegira apuo aitanyamal kulo tunganak tenasiai elaata e ushure.

Ore taata tolosho le Kenya naa arashu te emurua aang' naa keatai inkitesheni napaasha. Ore taata tolosho lang' le Kenya naa keatai inkitesheni anaa ine redio, eatai siteshen anaa ene sipitali, keatai inkitesheni anaa inoo inkituoni olpilisi ashu noo ilopisaani. Ore taa too Kuna kitesheni naa kepuoi aret iltung'ana too inkoitoi napaasha amu ore siteshen nemeata naa enkipirta enye arashu enkipirta apa naipirunyieki. Ore Kuna kitesheni naa taata naa kepuo aret iltung'ana amu ore taata inkitesheni naijo one redio ashu ine inoontokitin naijo one tiifi, naa kepuo aretoo iltung'ana oleng' amu keishooyo keatai inkitesheni taata naatai kegira aishooyo isiaitin. Naa ore teneaku egirai aishooyo, naa keitayiolou ake iltung'ana te lakwani tenesioki ayiolou.

Ore taata nkoitoi naaji naidimi aatusuj peyie eitadoyiori naa peyie malaria tenkop ang naa. Ore naaji entoki e dukuya naa peyie enyok iltung`anak aitayu enkare oloiterio arashu aiwuang`ie naa ina are naa naata oleiterio tialo emanyisho. Ore taata ina are tenetumokini aitayu naa keeku mmenyiku kuna tokitin enaa entoki naji, ena toki nayau malaria mitoki aanyiku. Ore ae toki naa pee enyok iltung`anak aar nkujit, amu ore taata nena kujit naa keyau naa ena toki naa nayau arashu ena ng`ues nayau naa malaria kiaku naa kitinyiku. Naa ore taata pee eeri ina tim arashu nkujit namanita nkang`itie naa keeku ina kata keret aitayu ilo oiterio pookin, naa keeku etaretoki iltung`anak oleng.

Ore taata sirkali naa kiidim ake aataret irmalimuni lemeeta arashu lemeeta eng'eno e technology arashu lemeyiolo aitumia imasaa e digital naa kiidim naa sirkali aataret toonkoitoi napaasha. Ore taata inkoitoi naidimi aataretie naa piishoori arashu piiteng'eni ninche terishata dorrop oleng peyie etumokini, peyie etumoki naa atayiolo naa matumizi oo kuna mali naa arashu kuna masaa e digital. Ore sii ae toki, naa keyieu ake neyiolou irmalimuni arashu ore enkoitoi naya sirkali naa pee itayiolo naa kulo malimuni arashu piisho ninche kuna mashinini naa teleleki peyie etumoki naa kulo malimuni aatayiolo aitumia kuna mashinini

Wore taata matumisi oo simui entaach too nkera esukuul, naa keeyau dupoto sapuk oleng'. Amu wore taata kuna simui, naa wore kuna kera naa kiidim ainotie kuna simui esiai esukuul esaa pookin naba enaa enayieu, amu kiidim naa inakata irmalimuni lenye airriwaki, tenkaraki naa keeta kuna mashinini naa kuna simui naa entaach. Wore si aitoki, naa kiidim ake kuna kera naa ainoto, keeku ketum imbukui tenkoitoi eimu internet, tenkaraki naa wore kuna simui entaach, naa keeta iindim oltungani atijingie internet, nitumie naa kulo omon pookin esaa pookin naba ena eniyieu oltungani. Wore taata kuna simui entaach iindim oltungani ninye aisumare teepokin wueji naba enaa enitii, bora akeyie metaa iyata network, niata internet, naa keaku inakata etareto kuna simui entaach kuna kera oleng'.

kore taata erubata e teknologi nanere neata nkera pookin naa enaa naipirta naa siai ee internet amu ore taata internet naa keidim atereto kuna kera oleng tonkoitoi napaasha amu oree taata teneata kuna kera internet naa keidim aitumia eneata nkerai e simu enyee ashu teneata laptop naa teneata internet naa ketumokii naa ana kerai atijinga aitumia kuna mashinini enyanaa naa anotie mbukui naayeu naaji te internet naa keaku inia kataa einotitaa anaa kerai engeno sapuk oleng eimu naa internet

Ore taata tosupuko lang', naa keatai inkajijik e biashara napaasha, ene dukuya naa keatai enkaji anaa enkaji esiai naa naitasheiki enkiremore, ore taata Kuna ajijik naa kepuo aret iltung'ana pookin naa tesiai pooki naipirita esiai enkiremore, nepuo naa aret Kuna ampunini arashu Kuna ajijik sapukin, kepuo aret iltung'ana aret aamiraki ilkeek , te bei naijo kulo oobukokini indaiki peyie meiyala ashu pemeinyal ing'uesin. Neaku ore taata enkampuni naijo ena naa kelo aret iltung'ana oleng'. Ore enkai ampuni, naa keatai enkampuni anaa enkampuni o sitima, amu ore taata enkampuni o sitima naa keretito iltung'ana oleng', amu ore tenimiata ositima, nekilo ena ampuni aret naa nekipikakini ositima, too iropiani e abori.

Ore taata erubaroto olkwaaki, naa entoki sidai anaa entoroni anaa teneaku egira iltung'ana aduaki ilkwaki loo lkulie oreren , amu ore teneaku etoduaitie kulo tung'ana ilkwaaki loolkulie oreren, naa keaku naa epuo ang'amu ilo kuak, naa keaku Ina kata keaku olikai kwaak, ng'ejuk laa ayau atua olkuak lenye , neaku ore entoki naaji nanare neas iltung'ana naa enare ake teneibung' iltung'ana olkwak lenye, amu yenintushul ilkwaaki, naakeaku Ina kata inyalita ira oltung'ani.

Ore taata eniko inkera esukuul peyie isuma aitobiraki, naa kenare ake tenetii inkoitoii naasuj. Ore ntokiting edukuya nanare teneeta kuna kera, naa kenare teneyiolo inkera enasiai e technology. Kenare nai tanakata ore nkera esukuul, na keeta ntokiting naijo inkompitani arashu laptops, amu ore kuna mashinini na kepuo aret inkera tonkoitoii napaasha. Amu ore tanakata teneeta enkerai emashini enye naijo computer, naa kelo ina computer aret inakerai, pitoki aas esiai esukuul tesiokinoto, o teleleki. Ore si aitoki, kenare teneeta nkera esukuul Internet, arashu bundles. Amu ore taata nena teneeta nkera esukuul Internet, na kelo ena Internet aret kuna kera menoto intokiting pookin naba enaa naayieu, ntokiting naijo bukui, arashu teneeta ntokiting naayieu nikilikwanu, naa ketumoki ake aikilikwanu te Internet, amu meeta ntokiting nemetii Internet.

Ore ti olapa, naa ore intokitin naitaa inkatitin o inkera sidan, naa ore opa inkera e opa naa keatai opa indalain e opa o nkera. Naa ore opa indalain o inkera naa keyau inkera tenebo naa keaku ore nena kera keibunga kebulu naa terisioroto nabo ashu tolkuak obu, amu ore naa kunakera neetuo opa tenebo asioki, eton naa aa kutitik.

Ore taata olainyangani lenkaji tenebo olopeny lenkaji naa keetae ake ntokitin naayieu nyiolouni eton naa eitu eas kulo tungana ena biashara naa tenebo, ore taata ntokitin nisuj oltungani eton eitu einyangu enkaji naa keyieu ake niyiolou ajo kai ingira ainyangunye ena aji ino ,ore etiu nejia, ore itayiolo ewueji ningira ainyangunye, ore aitoki niyieu niyiolou naa iyieu niyiolou ilkuaaki aashu entonata ooltungana leinakop, ore teine wuejinaa interu nakata ayiolou tenaa inyorr enkaji tenaa eminyorr, ore taata enkae toki niyieu niyiolou oltungani naa tenaa keetai ntokitin naijo enkare, aashu ositima ,ore sii teine wueji naa indim atayiolo oltungani nyamalitin nilo aimaa tenemeetae enkare niyiolou naa nkioi niimaa pee itum enkare, ore ae toki naa keyieu ake niyiolou oltungani tenaa keetae olbaribara metaa keetae olbaribara naa lolo enkaji enye pee meitoki naa aimaa nyamalitin neeku kegira alau naa enkoitoi olbaribara.

Ore taata tena rishata, naa keatai inkoitoi kumok niindim ainyang'unye oltung'ani intokitin te olmutandao, naa ore naaji inkoitoi niindim oltung'ani aima, naa indim naaji oltung'ani ainyang'u intokitin inono te emutandao anaa e Facebook, naa ore taata Ina toki te Facebook tenidol niyiolou oltung'ani ogira amir, niyiolou ajo tenyoo pee egira amir, niyiolou iropiani naagirai amirie, ore ai toki naaji nalo ajoki oltung'ani tenelo ainyang'u toki te Facebook, naa peyie melak ake iropiani eton eitu eyakini enaduo tok. Ore ai toki, keatai wuejitin emutandao naijo WhatsApp, arashu Twitter naa indim ake ainyang'uyie intokitin nabaa ana eniyou, kake ore esheria nabo ene wueji, naa pee milak ake iropiani eton ekiyakini Ina anaa enaduo toki nabaa ana niyou oltung'ani.

Ore oshi nanu panyor aitengenisho dama noo ore ama noore osesen loltungani naa kesioki aibung ntokitin alang kewarie amu ore dama naa eton itu enauru oltungani naa ore eton itu enauru oltungani naa keaku oshi kidim elukunya enye aibunga ntokitin kumok. Ore idim aibunga ntokitin kumok itumoki inakata aitengena ilo tungani metayiolo entoki duo ningira ajoki naa ketumoki naa ilo tungani aibunga ina toki. Ore aetoki ore enki, ore tenitengenisho dama naa entoki sidai oleng amu ore oltungani dama naa kedol enaduo toki ningira aitengen amu keaku ninye ketii, iduaa oladuoo tungani , nitumomo naa itumoki inakata aitengena toonkoitoi pookin naba anaa iniyieu oltungani .

Ore taata subjects naisumaki te school naaipirta maisha keetai subject naji ene science ore tenakata science naa entoki sidai oleng amu ore science naa enkisum intokitin naijio enkisuma e digital ore tenakata teneyiolou oltung'ani enkisuma e digital naa eisidai oleng teniyiolo technology naa keeku inakata iyiolo oltung'ani imbaa kumok ore enkisuma e technology taata naa embaye neibung'itae oleng neesita pooki ng'ae nenyor sii ore ae toki ore taata ena toki naji science naa keisumi iltung'anak esiai enkiremore naa ore ena siai enkiremore taata naa naa interu oltung'ani lino iltung'anak naa aaku milau endaa naa teniyieu iropiyiani naa itum amu amu ore ina daa ino tenitum naa itum naa naaji alo atum endaa pookin akeyie naa indiim aawa olduka na ilo amir naa nitum iropiyiani sidan niretie kewon naa enaake.

Eton ake taata eidimayu enkisuma napuoi aang', amu ore taata tena rishata naa keatai ingarin, neatai sii ilbaribarani sidain. Naa ore eatai Kuna tokitin pookin, naa itumoki oltung'ani ashomo aang' pooki kata naa nabaa ana eniyou, teneatai naa olbaribara neatai ingarin, naa keaku naa Ina kata keleleku Ina siai oleng'. Ore sii ai toki, keidimayu pii neisuma taata enkisuma te sukuul napuoi aang' amu ore taa taata tenilo ang' naa keatai ake imashinini niindim oltung'ani aisumare, ore Kuna mashinini naijo kompyuta teneyiolo oltung'ani aisumare ashu teniata esimu naijo enentach naa ata itii ang' naa itumoki naa atijing'a internet naa tenejing' internet naa nitumoki ainoto enaduo kisuma niyou, nitumoki ainoto imbukui naata ana eniyou oltung'ani te internet neaku keaku naa inakata keitelelia esiai. Neaku itumoki ake oltung'ani ake ashomo aang' enkata pooki nabaa ana eniyou, nitumoki aisumayu pooki kata nabaa ana eniyou.

Ore taata esiai o intoiwo, pee eitabaya induata e CBC naa keyiou ake nenyok intoiwo aibung' ena siai e CBC metaa ore taata tenetii entoki nayiouni arashu natiakaki enkerai pee eyau, naa keyiou ake nenyok entoiwoi arashu pee Eton wee enaduo kerai enaduo toki, naa tanaa eyouni taata imashinini anaa Kuna e digitol, arashu Kuna mashinini e Technology naa enare ake neidim entoiwoi ainyang'aki enkerai enye ashu aishoo enkerai enye metaa naa meiguari enaduo kerai te siadi.

Ore taata enkisuma naa kenare ake nibaya kiwango naje oltung'ani, naa ore taata enkerai, naa kenare naa kebaya ompaka unifasiti, peyie etumoki naa ainoto enkisuma e kutosha naa enkisuma sii natabayie dukuya naa ore taata imupangoni naitipikaki peyie eihakikishai ajo einotoki ena kisuma, naa ore sirkali netesheta isukulini ashu indarasani naa naitosha Kuna pookin. Ore sii ai toki, naa kegirai taata sirkali aanyok oleng' aishooyo enkisuma e pesho, peyie etumoki naa inkera o nkwapi napaasha ashu ake iyie inkera o mpukunot napaasha ainoto naa ena kisuma. Ore sii taata negirai aapik mupango naishori imashinini anaa inkopyutani too sukulini te pesho peyie etumoki naa Kuna kera ainoto naa mashini naisumare, pee meitoki naa Kuna kera aatum enyamali te enkisuma enye. Ore sii enkai toki naa enyokitai taata aapik intokitin naijo noo internet isukulini. Ore taata ena internet naa kelo aret inkera peyie etum ena kisuma enye naa pooki kata.

Ore taata kuna simui naijo esimu entaach, naa keretito nkera oleng, tonkoitoii napaasha. Amu ore taata kuna kera, ore tereteto okuna simui, naa kelo enkerai atum ibukui tenkoitoi naimu Internet, naa ore kuna bukui naa kepuo aret inkera meeyie eponaa eng'eno, neponaa si enkisuma enye. Ore taata kuna simui entach, naa keretito nkera oleng amu ore kuna kera, na ketumoki enkerai aisumayu te pooki wueji nebaa enaa enetii, opoki kata naba enaa enaata. Neeku ore taata kuna simui na netipat oleng tenkisuma, o tesiai enkisuma nakibelekeny si enkisuma oleng ailepunye.

Ore taata subjects natemieki inkera terishata naasi kcpe te kenya naa keetae subject naijo enescience naa ore taata ena science naa kelo aisum inkera esiai enkiremore, esiai oldakitarini, weesiai akeyie pookin naipirta esiai edigital .Ore enkae subject naatae naa keetae esiai ehesabu, ore taata ena siai, ena kisuma ehesabu naa kelo aisum inkera arashu aitayiolo nkera naa peyie eyiolou aikenisho , neyiolou naa ena siai naikeni naa naikenishoy . Ore aetoki naa keetae ena siai naisumi inkera enkutuk olashumba naa ore ena kutuk olashumba taata tenisumi inkera naa kelo aret ninche toonkoitoi naapasha amu ore ena kerai teneyiolou naataata enakutuk naa kelo naa atumoki airorie iltunganak lonkwapi naapasha amu keaku naa etayiolo ena kutuk.

Oore taata eninko oltung'ani peyie iomonu tolturur le Helb, naa ketii intokitin nanare teniata. Oore imasaa nanare teniata oltung'ani, naa keyieuni naaji inamba inonok esimu, neyieuni inamba inonok enkipande, neyieuni inamba esimu entoiwuoi iino, oore taata inkoitoi niidim aake aimai oltung'ani naa iidim aake oltung'ani atoomonu Helb tenkoitoi ee online eimu internet oore taaata iina oitoi naa keitelelek esiai oleng amuu itumoki ake aiputa inaduoo wuejitin pooki arashu itumoki atolikioi intokitin pooki nekinkilikuani, naa teina rishata naa itumoki sii atoomonu tenkata naba enaa eniyieu oltung'ani.

Wore taata ena kisuma ecbc arashu enerishata naa enkisuma nadolta nanu anaa enkisuma enalaret inkera amu ore taata kuna kera naa kelo ena cbc aret amu ore taata kuna kera naa keeta ntokitin pookin nanare nisumare amu kegira taata sirkali anyok aishooyo mashinini naapasha naisumareki. Ore sii ena kisuma ecbc naa kelo aret inkera amu kepuo inkera aa ayiolou mbaa naipirta enkisuma edigital otechnology naa ore tina rishata naa kesioki enkerai ayiolou entoki nayieu niteru aas tesiokinoto arashu terishata dorrop naa ore tina kata naa kesioki ina aitengen enkerai arashu kesioki aitayiolo enaduo toki nayieu neyiolou arashu enaduo kisuma nayieu ninye nees , niaku ore taata ena kisuma ecbc naa kelo aaku enereteto toonkera amu kelo ailepunyie esiai arashu ntokitin nayieu neyiolou enkerai naa tenkisuma enye.

Ore taata enkisuma naa keloito aret iltunganak menoto siatin amu ore taata enalosirkali aas naa kelo sirkali anyok aret kuna , ailepunyie enkisuma toonkoitoi naa naapasha . Ore sirkali naa kidim sii atabol ashu atabol aishoi isiatin kumok tookuna kera naa naisumate peyie meaku enkisuma enye enepesho.

Olarewani loltukutuk layieu naaayaki ilolan kake egira ailepie iropiyiani. Oore taata nanu enaidim atiaki eele arewani loltukutuk, kaidim atiaki enatii arashu ewueji namanya, naa oore iina nakata naa keidim aitelelia arashu keidim aikuna eele arewani metudung'o iropiyiani amuu kiaku naa kedl aajo melakua ewueji namanya. Oore sii aae toki naa kaidim atiaki eele arewani loltukutuk esidano orbaribara lewueji namanya, naa oore teina kaata tenemetum ninye enyamali orbaribara, naa keaku naa kesieku naa keaku iina kaata keidim iina kata nelo adung iropiyiani. Oore sii aae toki naa ilolan naaji layieu nayakini. Oore tenaa imme kumok ilolan layieu nayakini naa kaidim naaji aake airorie matudung'oki naake iropiyiani tenaa kegira auilepie oleng.

Ore taata tenaata osirua leinoto enkerai ai naa ore naji enaidim ataasa naa ore ewueji ninosieki endaa naa kaidim naji ake aingoru ewueji sidai , ewueji netii imashinini naa sidain osinkolio naa keyau inakata we weuji sii sidai endaa we ewueji nemegol endaa oleng naa keaku inakta ekitum ereteto. Ore sii naji aetoki naidim ataasa naa kaidim aingoru arashu kaidim aingoru ewueji nayiolo oshi nanu , ewueji oshiake natangasa alo pemeaku naa ewueji ngejuk aloito nemayiolo naa kalo naa ine wueji alo ala aitaalan niaku sidai ake teningoru oltungani ewueji nitamoo penyo niaa pilo atum ereteto tesiokinoto.

Ore taata enkisuma ecbc naa kelo ayau nkibelekenyat kumok oleng , amu ore taata nkibelekenyat nayau ena cbc naa keret inkera peyie esioki ayiolou naa , nesioki ayiolou ntokitin naas naa ore taata ina naa kelo ailepunyie enkisuma onkera naa keaku inakata etareto nkera toowuejitin nelak kumok oleng .Ore siae toki ore enkibelekenyata nayau cbc naa kelo taata, kelo, kepuoi aret iyiook aitobir ntokitin naijo irbaribarani nepuoi aitobir ntokitin naijo noonetwork naa ore naa nepuoi ayau ntokitin naijo enkare, neyauni ntokitin edigital arashu inetechnology naa keaku inakata enoto enkop ang ereteto sapuk oleng eimu naa ena kisuma ecbc.

Ore taata technology naa kelo ailepunyie enkop ang oleng amu ore taata ena technology naa kelo aret iyiook manoto ntokitin naijo internet, naa ore taata tenikitum ntokitin naijo inoointernet naa kepuo aret iyiok oleng tenkop ang amu keaku indim oltungani ainyiangisho tenkoitoi naimu internet naa keaku inakata inteleliaki kewon esiai amu keaku ekiyakini ntokitin mpaka enkaji ino . Ore siae toki naa ore taata technology kelo aret iyiok amu keaku kibunga nkampunini sapukin anaa nootelecom neyauni ntokitin naijo noointernet enkop arashu entoki naijo network enkopang naa ore taata tenikitum network naa keaku kinotito ereteto sapuk eimu naa ena technology. Ore siae toki naa kepuoi taata abol ildukai sapukin lokuna ashu lomirieki kuna mashinini etechnology naa ore tina kata keaku kinotito ereteto sapuk oleng temurua ang.

Ore taata university na kenyok oleng ayau ormanyara oitushul neret nkera naingua wuejitin naapasha amu ore taata tenepuo nkera university na kepuo nkera atumo owuejitin napaasha na ore tinakata tenetumo nkera owuejitin napaasha naketumokini nakata aibelekenya engeno nintum enkerai engeno owuejitin ongulie wuejitin nalakwa na kaeaku inakata inoto oltungani eretoto sapuk ashu enkae ngenobsapuk nintoki enkisuma ino sapuk nilotie dukuya.